kireben ak keboisie soroekab nego

Temisietab inguni kotinye keljin missing eng kenyor chepkondok ngisiandet en mbarenik che mengech.

Amun rurutakap kotap selele kotinye kelchin kochang'a kosir yon mokinde kotap selele

Kolsetab minutik chechang kogaege amun rurchindos minutakab chechang en kasarta neterter

Kolsetab keny kokitinye kelchin mising amun kikikole tugun buuch amun kitokokararan ngungunyek.

kolseetab mogo eng koroni kekole missing eng oleoo koita ak oleoo maat, kobateen kolseet neo missing ko nebo chaik eng koroni.

mising kokerip ngungunyek asikopit komala peek eng kasartab ropta neo ak noto keripe toltolietab ngungunyek ako much kerip ngungunyek komala peek kokit ake kokorip kora temik oratinwek chenyolu kepoishen eng toltolietab imbaret.

mbarenik che mengechen komoche kemin tuguk kosubgei ak arowek chemitei kolyetab tugukchotok barak angityon keboisyen katoltoloik chebo nego anan ko chebo tuga sigobit kenyor rurutik chegororon

Temisietab inguni komi kokaikai missing kosir nekibo keny amu kimuchi keboisien kesweek choto chekikewal si kobiit koib rurutik chemi barak ak ko chekororon ko notok ne ikochin temiik koalda tukuukwaak eng robiinik che mi barak.

timisietab kootab selele kokonu minutik che chang amu minutichu teta ko mo maitos amitwogik anan ko burkeiet kou chang kakiminen mbaret ne mamiten selele kounotok kotinyei kelchin neoo korurio minutik mising che chang.

Kou kolsetap pandeek ak marakweek, koigaegee misiing kotimiin marakweek ak tun imiin pandeek kobaten ngimiin marakweek ak itesyi pandeek, kochakyinge misiing rurenywan ago inyoru rurutik chechang' kosir yon kokiboisien minutik che agenge

Temishetab geny ko kikarara missing amu kitomo koyakitun ngungunyek ako kii kirurtos minutik en ruret nemi barak missing kosir en inguni yekikeboishen ngungunyek kotagai komokotinye kelgin neo

konamkee ak imbarenik chekikomeng'ekitun en ing'unii, komnyee ing'ekol minutik kolanykee sikopit kenyor minutik chechang akitio ko koboishen nabas nekitikin kora en imbarenik, noton netinye keljin chii yan kamin minutik konyil chechang kibakeng'e.

eng mbarenik che echen ko nyololjin ke min tuguk che u bandek anan ko nganok amu icheket ko mache mbaret ne tebes ako neoo kobaten mbarenik che mengechen ko mache kemin tuguk che u fiasinik anan ko ngwek anan ko nyanyek amu tinyei icheke minutik che chang eng mbaret ne kitiken

Chamotin eng kipng'omoinik temisietab keny amun ichek komeche tukun che kirindo mionwokik che chang eng borwekwak amun itienge ak kamanutietab tugukab keny komuchi kokirinda mionwokik che imuche koib kou sukaruk anan koib labatetab korotik ak mionwokik alak che chang ko notok amune asikobit ko kororon amitwogikab keny kosir chebo

Ketik koribe katoltoloywek eng ng'ung'unyek eng imbarenik ak kitya kotinye kora missing keljin neo ngeminda minutik amun eng ng'alekab ropta neo missing komuchei koib ng'irikto ng'ung'unyek chechang eng mbarenik. Notok amune si kokararan keminda minutik ketik eng mbarenik.

Olekimuje kepoishen rokoet en kiakikik ko yon mingin imbaret akitio yon kakibaen kiakik kosip csbarabaracs olekimuje konyorji suswek koyoton yemuje kerat tukaa keboishen rokoyoshek anan ko kiakik alak tukul

Bokomonut kindee kerijek ng'endek kotomo kemin amun miten mionywokik chemuche kong'em ichek komorut en ng'ung'unyek anan komiten tiong'ik chemuche kong'em ng'endechoton komorut.

En olinyon keboisien temietab tinget ana ko eik anan kotemisiet nebo eut sikobit kechoben imbaret yon tomo kegolse

Ng'ung'unyat ne kakomuch korur komie ko Ng'ung'unyat ne kagotuit ako kagores ako kagonam kotangusit, ko Ng'ung'unyat ne kagorur ako kimuchei keminset.

Ng'ung'unyat ne terter kemeche keminjin tenderea koloigitu ako tiengei kora tendereait kit neu. Tenderek che mengech kegonjin kobun barak, ko tenderek che echen kekole kochut orit eng Ng'ung'unyat mising asi kobit komamuch kolaa bek anan komamuch kolulyo eng kasartab koristo.

Minet ne kararan nebo piasinik ko kewirchi keringoik amun nyoru notok amitwokik che yomotin kobaten chany tyemik chemache kokerer kobwatei kolen notok ko oret ne kararan kobaten achicha, oret ne kararan ko kebal keringonik asikobit kegolji piasinik ako matkoloigitu kora sikobit konyor keljin koruryo mising

Bo komonut minutikab ndonyo yon kiminsei amun imuchei ko kikubunji keny kotinyei keljin korut chechang ako kora ko bunu emotunwek che terterchin komuche kora kokakiwolchi koristo minutik choto korutu eng oret nebo kwong'ut

Pik chemite tokosiek kuk kikonetkei akobo temisietab nemite barak nemochi kokochi rururtik chechang eng kasarta ne momite ropta neimuchi kora komi aliet ab tukuk chote ab barak kotinye rabinik chechang

Netai mising eng mbarenik che echen ko keeb bandek koba ngwony anan kiruruch eng kebirusiek ak kityo kecheng biik chechang mising che imuchei koba kebut eng kasarta agenge ak kecheng tinget sikobit koendi ole kagebuten akebirchin bandechoton akoloe koba stoo.

En kasari komiten kericheek chebo kipkaa cheimuche kokirinda isirek en imbarenik ak kityo kora oret age nebo oeng nekimuche kekirindaen isirek koma ngem ng emutik Ko keboisien minuutik alak chemamagaat en isireek en aribungwaa en ole negit sikobiit kekirindaen isirek choteta amakingem minuutik.

Ochome elebo anee minet ab ngende amuu motinyee kasit neo amu kasit koketem imbaaret ak kelelech, ak ityoo kemin maragwek korikii gee mokimoche kituche space neo amun kimoche kenyor minutik chemiten en barak, kobaten kii any nebo raani missing kokerib ngalek ab tyongik, kerib ngalek koristo ak kerib ngale ab toltolisyet en ngungunyek.

Tam atilei mbarenyu kotiengei kiit neuminuutik, minuutik che tutikin koibe mbaret nekitikin ak minuutik chechang cheu bandeek koibe mbaret ne oo.

Kiyakik anan kominutik en imbarenyun kicham olewenii kotiengee ak kiit neosiken komonut, kou kiyakik olewenii kiyaik kotiyengee che imuche kokonon komonutiyet neo anam chemokonon komonutyet neo aalde, ko en rurutik omine tukuk chenomegee ak kasarta nemuche kokonon koraa olyet nemii barak ak kokonon koraa osich kelchin neo.

Kou en kolsetab mengichi koketem imbaret ak kietiem kekol kepoishen eeik akotun kekes kepoishe rotok biik eng imbaret kekes metewekab peek choto akition kende kuniok ak kipkende chooke.

Ne korom missing ko ripsetab kiagiik en imbarenyun amun mitei ngalekab mianwogik koyoche icheng chepkerichondet nyokonyoun kiagiichukan ako ngomomitei rabiinik kobegu amun en mionwogik, nebo oeng kora ko chaang miaonwogik chebendote en kasari en koristo nebo somok ko makoech mbarenik kor komoche kiakichukan mbaret ne oo ne kiriiben ak yeityo ketekyi oot olemenye

Igewalawa minutik en temik konyoru keljin en minutik che chang' che imuche kotoret en sobet ab kipkosobe

koimutiet netaa nenyoruu temik en koronii nyon woo robtaa ko ngungunyek cheloee beek en robtaa neoo, mbarenik chechang komotinyee kiit nekirindoo laet ab ngungunyek akomoje kineet temiik akopoo noton; neboo oeng koraa ko ingoyeet robta koweche minutik en imbar, ak neboo somok ko ngo robon robtaa neoo mising kochang mionwokik chejutu en minutik ab temik.

Netai en kaweek yon kibute kebute kaweek che biriren che kokoruryo, atya keib koba lekiunen, yekakeun kemae en olotok ,yekakoyomyo kokororonekitun keib koba factory ne kingoen.

Kerpesik kotiongik che bendoti, ngobut anan koru teta, kobutyi suswek kerpesik koit teta age konyokolany kerpesichu agitya konamda mionwogik